Mbere yakwa ndĩrona airĩtu atatũ marũgamĩte marũngarĩte wega ta mũtĩ wa ũgĩkuyũ. Airĩtu aya nĩ maronania mena ithithi ngenu makĩria makĩria, menyitĩte njohero. Mũno mũno ciĩko taici cionekaga hoteri-inĩ iria ciĩ ngumo mũno, kana hoteri ta ya vel, Villa Rosa Kempinski. Nĩho ũkoraga wetereirwo hau nja nĩ airĩtu makahota gũgũtungatĩra nginya ũtarĩ ũraingĩra thĩiniĩ wa hoteri. Aingĩ aya nĩ mahotaga gũkuoya, gũkuoyera indo iria ũgũkĩte nacio, aingĩ maingĩraga makũnyitĩte guoko nĩgetha ndũgatinde ũkĩũrĩrĩria haha ngũthiĩ atĩa na haha ngũthiĩ nakũ. Airĩtu aya nĩ mahotaga gũgũteithia thĩiniĩ wa nyũmba ĩyo kana thĩiniĩ wa hoteri ĩyo, ũkahota kũmenya kũũ ũgũthiĩ na nĩ ha ũkũgera hatarĩ kũra. Mũno mũno maũndũ ta maya kana ũtungata toyũ ndwonekanaga hoteri-inĩ iria nini, wonekaga hoteri iria tũciĩtaga five star, kana hoteri iria nene na ciĩ ngumo makĩria.

Mbica-inĩ ĩno nĩronania kĩmwana kĩmwe gĩturĩtie maru gĩgĩthondeka mũithikiri. Mũithikiri nĩ, nĩ, nĩ, ta, ta, mũhiano wa kĩndũ kĩmwe gĩtũmĩragwo thĩiniĩ wa mathabarĩ marĩa tũthiaga. No thĩiniĩ wa mũithikiri mũndũ ndatũmagĩra maguta, atũmagĩra hinya wake wa magũrũ nĩguo tũĩtaga na gĩkũyũ gũcocera mũithikiri. Rĩrĩa mũithikiri ũraũcocera, nĩguo ũhotaga gũkorwo ũgĩgũtwara gwa kahinda karaya. Na nĩ ũnogaga mũno na nĩ ũthondekaga mwĩrĩ mũno mũno magũrũ. Kũrĩ nginya macindano ma mũithikiri kũringana na icigo itiganĩte. No mũithikiri wakinya gwa kahinda kana, karaya, nĩũhotaga gũkorwo nĩwathũka na nonginya ũtwarĩre bũndi oke agũthondekere. Thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ ĩronania bũndi a, a, agarũrĩte mũithikiri ũkarora naigũrũ, magũrũ makarora naigũrũ agakorwo nĩgũthondeka araũthondeka nginya mũithikiri ũhote gũkorwo nĩwagĩra na nĩwambĩrĩria thabarĩ ya gũthiĩ nambere.

Mbica ĩno nĩ ĩronania hena mũndũ ũrahũra nguo bathi. Bathi nĩ kĩbaa kĩrĩa tũtũmagĩra gũkũ bũrũri-inĩ kana ona mabũrũri ma nanja, gũkorwo ũgĩthondeka nguo yaku yeherie mĩkũnjo, tondũ nĩ ĩkoragwo ĩ haibu mũno kana nĩ ĩrutaga mbica njũrũ mũno rĩrĩa mũndũ ekĩra nguo ĩna mĩkũnjo mũno, nĩũkoragwo ũhana ũũru. Na nĩgetha ndũgekĩre nguo ĩna mĩkũnjo nĩ tũtũmagĩra bathi, ũgoka ũkamĩiga metha igũrũ ũgacoka ũkamĩhũra wega bathi nginya ĩkanyoroka makĩria. Kwĩ bathi mĩhiano ĩtiganĩte, nĩ kũrĩ ya gũtũmĩra makara na nĩkũrĩ ĩno ĩngĩ ya gũtũmĩra thitima. Mũno mũno bũrũri-inĩ wa Kenya tũtũmagĩra ĩno ya kũhũthĩra thitima tondũ ĩyo nayo nĩnyorothaga, nĩĩnyorothaga nguo wega na makĩria hatarĩ gũtinda ũkĩgiĩka ona hanini.

Mbicainĩ ĩno, ĩronania mundũ ũnyitĩĩte kiratũ agĩkĩhaka rangi wa Kiwi. Kiwi nĩ rangi ũtũmĩkaga mũno thĩiniĩ wa bũrũrĩ ũyũ wĩtũ wa Kenya wa kũhaka ĩratũ. Ũtumaga kĩratũ gĩcaine na gĩikare gichangararũkĩte hĩndĩ ciothe. Ũngĩthiĩ wĩna kĩratũ kĩhunyũku hatirutaga mbica njega, na nĩkĩo tũtũmagĩra rangi kũhaka kĩratũ nĩ getha ũgaikara wĩ mũndũ mũtheru kana ũgaaikara ũchangararũkĩte kuuma o mũtwe kũringana na matonyo marĩa wĩhumbĩte nginya magũrũ nĩ ũndu wa rangi wa iratũ.